Ginoero matimore kae, en pur mar alot , kendo king'iyo malong'o ochalo alot motomo maber kendo omiye arita makare, iye ler matiende ni omiye doyo mowinjore kendo king'iyo kata yit alot en gi afya maber kendo yite dongo dongo. Alotni chalni oketne mbolea kendo otimne gimoro amora ma japur nyalo timo e puotho, machalo kaka ng'iyo hiye mano mitimo mondo buya kik bedi, buya mora mora ogol, kendo king'iyo maber to nitiere jalo ng'ano madhako ma bende ochung'e hiye kanyo, ng'ama dhakoni ochalo ng'ama ong'wedo alot nikech king'iyo lwete oting'o alot e lwete to obiro ng'weto kendo obiro kayo alot mosipitho maber. To ng'amadhakoni orwako nanga marachar kendo orwako gi skat ma bende ok nen maber but king'iye ochalo ng'ama orwako skat, mamani gimachielo ong'iyo alot kendo otemo yiero alotnoero madochwoye lwete.

pichani ka arange, to aneno ka ondike ni KEBS. KEBS ka ayange matut, to gima biro e pacha en ni KEBS en duol ma ochung' ne ngíyo ranginy mar gik moko. KEBS en duol ma ngíyo ka bende gik moko ma ji tiyo go pile pile. Thoth gik ma ji tiyogo, bende gichopo e rangíny no madwarore ma ok nyal hinyo ngima dhano. Bende gichopo e rangínyno mar gigo maber ma ka dhano otiyo godo, to ngimane dhi bedo makare. Gima chielo mabiro e pacha ka angíyo KEBS, aneno bende gima chalo certificate aneno otas. Otas ni chalni, en otas mar ji no ero ma bende chalni japur no otero mondo ongí ne ka bende ochopo e rangínyno madwarore. Otas, otese gi gin gik otese mabeyo ma ichiwo kod duol mar KEBS. Otas ni ka osemii, mano nyiso ni ohala ma itimo kata gino ero ma iloso ochopo e rangínyno madwarore.

Oh tijno mar kawo jowuoth kendo telogi e kuonde kuonde en tich matimore kendo otimore kumoro amora. Kachako yange maber ah winjruok onego bedie e kind dereba kod jawuoth, ka winjruok obede e wi pesano ero ma owinjore jawuoth ochul, to geng'o gwindruok kata mana dhao manyalo wuok kotudore kod weche mag pesa nikech king'iyo maber pesa en gima nigi weche mang'eny. Mokwongo oh kumoro amora ma geche dhiye kata kumoro amora mantiere jowuoth kata tijno mar tero ji kumoro nitiere pesa kiwango ma oketi ma owinjore jawuoth ochul mondo omi otero kuno ero ma chunye gombo ni mondo otere. Kata kamano to kaluwore gi yuto, yuto opogore, oh dereba kata jawuoth ka jawuoth nigi sida mar pesa tonyalo nyiso dereba kata owuo kode maber konyise kiwango mar pesano maen go mondo koyie totere, koro.

Gimatimore ka en pur mar jamni kendo king'iyo maber gin jamni mar dhiang'. Dhiang' dwarore ni mondo orite e yore mopogore opogore kendo king'iyo maber japurno oketone dhok odao, odao en gino ma olos maber ma oting'o pi kendo ikelo dhok mondo omodhi kata dhok bire modho. King'iyo pigno maler en pi maler kendo dhogo oriti, gimodho pi maler kendo king'iyogi gin gi afya. Machielo mh kirango pichani maber tidhineno kantiere mfereji, nitiere mfereji no ero marwako pi. Oh mfereji owinjore obedi e odao nikech fereji rwako pi maler to kendo okonyo mondo kik dhiang' bedgi tuochje minyakel kaluwore gi pignoero molil. Dhiang' komodho pi molil to idhiyudo ka en kata gi sida kata tabu e bund iye, matiendeni obedo matuo koro kimiyo dhiang' pi maler momodho e sano mowinjore to dhiang' bedo gi afya maber kendo odongo maber kendo onyalo miyi gino ero midwaro.